Ji onego bed ni imiyo yuto maromre kaka jo piny achiel. Onego bed ni pok mimiyo ng'ato ka ng'ato rom gi dho udi ma moko nikech wan jo piny achiel. Jotelo ok onego bed ni pogo ji. Onego bed ni gimiyo ji mwandu kaka onego bed ni gichiwo kaka jotelo.

Ipuonjogi mar tiyo gi rapim mar ngích man tiere ei kor lwasi. Mar mondo omi ka kor lwasi olokore, to gingée gima onego bed ni gitimo, kendo kaka gipime. Mano ema omiyo ipuonjogi.

Fort Jesus en kar nyisruok manoger chon minyise gik machon. Jo lony mag jo watalii motelo ne kanyakla mar utalii ema tero ga ji kuro mar neno gigo molos kanyo mopogore opogore. Kendo gipuonjo ji kuom gik moko duto mantiere kanyo. Mondo ji ong'e kuom gik mapok ne ging'eyo. Kamano, emomiyo wadhi Fort Jesus mondo wane gik ma ok wang'eyo kendo gik ma ok walony kuom gi. Koro ka jo watalii obiro, to kanyakla mar jolony mar jo watalii telone gi to terogi.

Kanyakla mar e-citizen, en lony manyasani ma ji timogodo gik mopogore opogore e mbui. Kidwa oro kwayo moro amora kata idwa chulo omenda moro amora mondo mi ochopni kumidwaro kata mondo mi otimni gimoro amora kawuok kuom sirkal, itiyo gi e-citizen mondo dwaro moro amora midwaro ochop kare kendo miyo tim ber makare. En lony manyasani. Koro miyo nyathi ma wuoyi konyiso wuongi ni odwang'eyo e-citizen onego bed ni iweye mondo mi ong'e. Nikech en lony mawatiyogodo sani. En lony mar yi mbui.

Abiro gone gi simu kalero ne gi gima osetimore ma afwenyo. Bang'e tabiro dwaro ni mondo gilerna ane ni en ang'o mosetimore, nikech kane adhi yawo bengi kodgi ,ne ginyisa ni omenda na ni ma kare kendo ok nyal lal. To koro ka afwenyo ni chochni moko nitie e dero mara mar omenda agombo ng'eyo kendo agombo ni mondo gilerna gimo setimore nikech en ratiro mara mar ng'eyo ni pesa na man e bengi koonge todhi kanye to lal kanye to tima ng'o. Mane kaka biro wuoyo kodgi mondo mi ang'e mang'eny.

Akawo amina to aketo piny, to apimone chendro ma an godo mar limo nyithikiye apimone gik ma dwaro, chieng' ma adwathiye, gik monego bed ni athi godo limo nyithi kiye, kaeto wariwore kode to wachoko oganda mamoko basto wapimonegi gima onego timne nyithi kiye. Nyithikiye gin nyithindo ma odak kendgi maonge gi jonyuolgi, gidwaro kony ma koni gi kocha, emomiyo nyaka waneni wakonyogi seche ma gin gi chandruok, onego bed ni wamiyogi chiemo, wamiyogi lewni, wamiyogi somo maber, kendo wakonyogi mondo ngi'magi othi nyime, okonego bed ni wawegi kendgi nikech kawawegi kendgi to gichandore, gigombo ni mondo giyud jomoko mabet machiegni kodgi, nyaka walimgi mondo wakonygi e dwaro moro amora.

Adhiye kanyakla mar play store kasto agolo app mar Kilimall kanyo to akele wang' simo. Kasekele wang' simo, tatimo ne ndikruok. Kasetimo ne ndikruok gi namba simo mare kaeto apuonje kaka itimo app mar Kilimall kidwa ng'iewo e mbui kata ka idwa kwayo gimoro e mbui mar Kilimall. Mane kaka abiro timone. Mondo obed ja kanyo mar Kilimall. Sa asaya modwaro gimoro tobiro mana dhi e app mar Kilimall no to o oro kwayo mar gimodwaro kasto ikelo ne e ofis moro amora machiegni kode.